iyiolo enkariyiano e agritech netaa eretoto sapuk toolairemok, olainyiang'ak eutaa ilairemok too mbaa naipirta enkuremore, eisho ninche enkiteng'ena. neutaki ninche, irkeek oi tumia, ibooyo nyamalitin, naayau nkibelekenyat oloing'ang'e itutium sii ilaremok olainyiang'ak neeku itelelek esiai enye tenkata enkesare. niaku yiolo agritech netaa eretoto sapuk oleng' too lairemok.